koree ene dukuya piaas ina temata tiatua olooshoo le kenya amuu enasiai eee internet naa lasimaa piaataa network strong lasimaa peeiaku kesupuk network inoo olengg pee itumokii ataasa koree enkae tokii naa lasimaa piiyata entoki naajii buntle kumokk atasho ahh wi-Fi enaa inaa nayawue tenakataa ena government aanng ee kenya koree enkae naa lazima pii yata enkanyitt piitumoki aaatasa koree sii enkae toki naa lasima pee iyata kuna kompyutni sorces pooki nayieuni kompyuta, inkalamuni ,ebuuku lasima pee iyata inatooki pooki koree enkae naa lasima pee iyata account ino enaa entoki tenakata najii g-mail. yahoo naa lasima naa pee iyata nena tokitiking pooki pee itumokii naa airoro oilo tungani likigira arewaki eee ntemata ningamuu siiiyie koree enkae okii naa lasima pee ingorr ewuei nitii ama ewuejii naa igira aassishore kesidai environment keyie ketii iltunganak ooogira abuak koree enkae naa lasimaa pee iyata i'd personal registration number koree enkae toki lasima pee iyata enkanyit koree nkae lasima sii piyaata camera entokii naaji scanner piitumoki naa ataasa ina temata.

Ore taa amu esidai taa eniyiolou orkuak oilo ata inaa nkitengena kesidai ake sii ninye tiatua losho lang loolmaasai amu ore enedukuya, kayeu ina kitengena amu kaisaidia amu kayiolo atejo ketornok enatoki naa kesidai ana, kaidim atooro nena tokitin pokira are. Ore sii ninye enkae naa kaidim atusuja olkereti lang lolmaasai. Ore sii enkae toki naa kaidim sii enkanyit too ntoiwo aidipa atusuja olkereti lolmaasai. Ore sii enkae toki naa kaidim sii nani ataaku olaing'eni teneaku aitayoloki sii nanu peyie ayiolou kuna imbaa ena kutukang' ng'ejuk. Naalu ore enkae toki oongolikinot naa amu meeta oltungani lemetum ngolikinot. Ore apa ngolikinot naimaiye teine naa ore apa nedukuya naa esaa, kegol itumomo ore ninye te saa egol itumomo ontoiwoi nitonini aajo, nikiutaa entoiwoi ajoki esidai taa ena. Ore enkae toki naa meatae sii ninye laing'eni tenkop kumok oleng. Kego liapa tasati liapa lol nyangusi, ninye ilo atumie ina ig'eno nemeitoki re oshi taata aa kumok sii ninche tenkop.

Indimidimi aetu aibungata irara waare ashu okuni, tenasiai enkiremore. Amu indimidimi naai aatudumutu kulo tunganak otii abori, irkulikae otii abori teneyau oltungani enaduo kiti toki enye naata tembene, wole ake peeyau oltungani enaduo kiti toki enye naata tembene, naa indimidimi naaji aayau orkuo, naa indimidimi taisere aatimirr nintau iropiyani. Wole enkae siai naa indimidimi naai aibungare ena siai enkiremore, airem ilchambai, aikomboa ilchambai looltunganak. Amu, amu teni aininingo naai pookin, naa ipopuo inewoji nelakwa. Yiolo enkae, iindim naai ataretoto tena siai endaa amu tenemeeta naaji likae endaa, naa indimidimi naai aishoo kuldo lemeeta, niretunono enaa iltunganak naa loibungate. Wole enkae toki, naa aindimidimi naai aatalaaki oltungani iropiyani kuna esukuul nai. Tenetalaikine oltungani atalaaki keon. Keyiu nai nimbunganga niretunono, aaretu aalik siinye school fees, iropiyani esukuul. Wole enkae toki naa, aindimidimi nai ainyiangutu inkishu irara kumok, paa iponunu aamir kuna kishu aataa itayuto iropiyani naibala. Aa irara intae iloturrur obo.

kesidai oleng eeudoto oonkera amuu inkira naa awud oosindano peeiyie iboyoo imuuyiaritin oree enkae sidai uudoto ohh nkera teniwud inkera amuu idim sii aishoo afya sidai amuu idiim aiboii emueyian ee maleria ele kirobii taata sapuk oleng tenkop ooo nkulie kumok akee koree sii enkae udotoo ohh nkera kesidai oleng teniwud enkerai amuu kiboyoo emweyian kuna mweyiaritin enaa ele sindanoo lolapa liudoo kesidai oleng teneremi enkerai amuuu kiaku kiboyoo imweyiaritin pooki ataa teneiaamaa enkerai inkolikinot pooki kesidai taaa ooo sindano loliapaa lioduuu amu kiboyoo imweyeritin pooki niaku kesidai ewudoto ohh inkera teebiotishu enye naa kishoo sii inkera afya sidai.

Ore osian ontokitin naifaa neeta osiasai naa ore nedukuya, ingas iye kwansa anyorraa te empati niewuo. Ore enedukuya ashu eneare naa lasima sii pieta ID ino ashu enatoki naji national ID. Ore enkae toki neifaa neeta naa lasima peeta enkardasini epirimari oo ne sokondari ompaka unifasiti, lasima peeta nena ardasini enyena pookin. Kake ore MCA ompaka peidip ake nkilasini ongwan te sokondari, lasima peeta nena ardasini. Ore enkae toki neifaa peeta olarikoni le siasa ale ojo alo ajing esiasa, naa lasima sii piira olekenya amu meeta naa ninko piilotu arikisjo te Kenya naa ore enkop inyii naa Tanzania, meeta eninko naa lasima piingas aaku le Kenya. Ore enkae toki naa olarikoni le siasa naa peekintangasi anyoraa aajo idumunye teina murua, naa tenejo midumunye nimidumunye naake.

Olechooi naa kenepita lchafu sapuk oleng amu kole nchooi naa kedim ayeu moyatiin kumo ana moyan ekolera naa kore kolera naa kore ntoki naiko kolera naa ntoki naji najo lashumba bacteria kore ana backeria naa keimu nkaria chafui neimu nchooi neimu ndakin kuna chafui naakore shii ntoki amu kelo shi ninye aiko metaa ataiyo nkutuk eltungani keloo metaa kekiti sarge loltungani tesesen nakelo sii metaa ninye ltungani nkuvu naidim ninye aitembeya tenkaraki naadei aree chafu atooko kore ake tana iyeu nesidani ana naa shomo tipika nkare ntokitoke nkare nairowa niwok sii nkare nakee safi sidai, kole nkae toki naa taasa usafi ino pitumoki atapasha ana moyan naimu nchooi ,kole nkae toki naa teyara endaa oleng, kole nkae toki naa ng'oru lkeek amu ninye loisadia ana moyian tesapuko oleg.

Ore inguesin naaipangita tiautua ashuu naagira aiting oleng te park e Nairobi naa ore enedukuya naa Oltome keloito oltome ometaa meekure eetai, ore enkai eniare naa emuny, keloito emuny ometaa meekure etii te park Nairobi eitingito. Ore enkai toki naa eletoki olaru. Kelo siininye ometaa meekure eetae te Park. Ore enkae toki naa ilcharkukin, kelo siininye ilcharkukin metaa meekure eetai teina park enairobi

Meishoori naa inkardasini etuputa amuu ore ake teneaku eishotie naa inkardasini ijo naa peyiolouni kwansa enkerai nagirai aarawaki kuna iropiyiani. Nerawakini sukuul amu ketii inkera sukuulini napaasha amu eidimai nai netii enkae kerai Nairobi, netii enkae Nakuro, netii enkae dialo orkisii, naa weji inia napaasha etii. Naaku lasima peeyauni enkerai esukuul natii enkerai oo ID esukuul enye, nena kulie ardasini pookin naipotunyeki ake ntae teineweji, naaku lasima peishoruni nena ardasini peyiolouni ajo kaa sukuul etii ena kerai. Ore enkae naa keishpori sii kuna ardasini pee eyiolouni ajo ka nkreed apa ieat iye, kanyioo apa intaiyo iyie apa? Emaksi aja apa inoto iyie apa itii sekondari, ashu itii primari pikitumoki aisuma naake ninche. Ore sii enkae, kejo peeyiolouni ajo keba esiana onkera naagira ena foundation aisuma. Ore sii enkae keji pee eitaini inkera etaisere naisuma ,naisumae.

Keiroshi iropiyiani oo sururuni oleng amuu eitobiruaki too nkoitoi napaasha, amu keatae enatoki najo ilashumba ecopper. Ore copper naa iropiyiani kuna osururuni, eitayoki ninye eitainyeki. Ore engae toki naa enkae toki naji engold najo lashumba engold. Naa ninye aitainyeki sii nena iropiyiani, naa ina pee eiroshi, naa ninye ,ore engold naa ninye naiko pee eiroshie nena iropiyiani. Eatae enkae toki najo Zinc najo ilashumba Zinc. Ore ozinc naa keitanyeki ninye nenia iropiyiani eigil, anaa ajo ama anaa ena country e Kenya kanyio eji eitumiya aitayunye ,eidimai naa Gold, ore oshi naa egold kintainye oleng ontoki naji copper ozink oleng, ontoki naji eseal, eatae entoki naji seal onicoal. Ore nena toktin pooki naatolika naa keitainyeki iropiyiani te losho le Kenya. Ore si enkae toki, eatae entoki najo ilashumba ebronze, Ore bronze naa eitainyeki sii iropiyiani, naa ina oshi peiroshi nena iropiyiani amu eitainyeki too nkoitoi napasha etii nkule naitaini te ntoki najo copper, eatae naji gold, oseal entoki najo oingeresa nena tokitin pooki.

Olo enaipimi naa intokitin ena naipimieki esapuko engaji , kitisho enkaji , wengadoro einaaji, naa ore ake pee iyiolou enkadoro enkaji ore ene dukuya naa ing'as aipim orpura lengaji , ore enkai toki naa idim sii aipimo inkilani ore enatoki naa idim aipimo ilorikan ligira ashet ore enaipimi sii aigil naa idim sii aipima ibaui igira aitobir ibaoi igira aitobir eng'ejuk , igira aagil inkulie naaing'ialate aitobir naa kidim sii enasiai ataasa pooki ore enkaitoki naa idim sii aipima orpura oodo , idim aipima naaji enkiwanja nadalareki ekiguran , enaa enasiai oolairemok naa idimidimi naa aipimo emukunda ore oshi tata naa kipimieki emukunda aunishore tesapuko oleng' ore engae naa idim aipima orbarabarani idim aipima ilchampai enebaki aakulo lemukunda pee iyiolou eweji nebaki olchamba lino.

Olo ingolikinot niimaa naa ikumok ingolikinot oleng niimaa eton itu ibaki oldakitarri lolala olo enedukuya naa iropiani meetae olo eniare neemion peekipuoi apuo aitai olalae olo enkae naa aiure sii ajo ekipuo iltung'anak aajo keng'u enkutuk neeku ingira aata telukunya ino ajo akapuoi aajoki kaang'u enkutuk olo enkae naa eetae ena toki naji uh ekilik eh aira enkerai kiti niaku mikintaini olalae olo enkae naa imeetae intokiting naa naaya meetae iltukutuki likiya ampaka ina sipitali amu oro iltung'ana lomanya iwuein nalakua anaa iwuejitin olamei iwuejitin nalakuaniki sipitali naa miata meetae ingarrin tenkarake kitorronok orbaribara olo enkae naa esaa olo esaa naa idimai naa itii sukuul mitum esaa ninye nilotu alo inewueji alo mi miking'urari olalae onkulie tokiting kumok oleng olenkae naa naa uh injir alau ajo eng'ae likiliki kuna tokiting ajo uh mikilikini kuna tokiting ajo ilo ekiloito aitai olalae enkolong naje neeku meeta imaniki ake kimbung'aki nikiyae aitai olalae.

Koree nkoitoi niimaa naa; aingas' aikilikwanu ajo amaa ampaka ine niloito, karopiyiani aja nikiya. Ene dukuya ina. kore engai eare, aindim ataaru ropiyiani ingira ajoki kuna ake aaata, inia siana ake iata. Kore engai piiaru nena tokitin, naa aindim sii aitaakunoi enaa ilo yie aingoruu kulie aarin, kake aaintoki ake ashukunyie amu ekiponunui naa aingoruu ajo 'wou',tushukunye.

Yiolo njeriani edukuya naa lasima pee eng'as ataa nkardasini lasima pee eyata entoki naaji license najo elashumba license lasima pee eng'as ataa ena toki ore enkae are naa lasima pee eyata certificate eina siai nijo pee ilo aas tonona kwapii kulie ebo ore sii esidano enye edim ashomo ore enakop naa kebulu endaa etii entoki najii fertilizer sidai naitubulunye endaa alangu enenkop ninguaa

Koree too nkabilaritin naapaasha, naaitodolu emuratare, koree orkwaak Le dukuya naa enkanyit. Koree engai eare, naa peeitodolu sii orkereri teinana abilaritin naapaasha, orkereri lenje amu ninche naake esujita, orkwaak lenje

Aa kilepunye ilkieek entoki, aa kilepunye ilkieek enaa siaai ormanyara amu Ole dukuyaa, kisho enkijape sidai ore lenkae naa keyau enchan, Ole nkae naa kitaa sii ina kop osupuko sidai oleng.